Ngiro e-learning ko imuuch kewal kora koek physical netai ko imuuch kowal sukulit oret nebo kanetishet nebo kipsomaninik muuch kowal kong'etgei e-learning koba koek physical nependi kipsomaninik pikeneti eng' kilas kora ko ngiro ko muuch koboishe kora sukulit noto koboishe tugul nebo physical anan ko e-learning kora komi arorutik chemuch kokonu serikali ko choto ko chekitiengei ko imuuch kowal kora e-learning keboishe koek physical ko ngiro physical ko notok kotoreti kipsomaninik icheget konaigei akora kokonu chomyet eng' kipsomaninik amun noto kokatuosot eng' kilas tugul akenet ko noto konyoru kasarta noto nesomoni ako naigei kora ngiro neu e-learning ko imuuch kora komami mashinishek choto chekeboishe kechutei e-learning kora muuch kong'ering' anan komami ng'alekab connection nebo internet kora ko noto kikere kokonu kaimutik kora komi kipsomaninik chotok chesoloni komye koba physical kosir chekakiboishe chebo e-learning kora ko ngiro physical kokeyoe ng'alek cheu exam konyumnyumitu keribei anan ko ripseng'wai konyumyumitu eng' yoto biik cheteleldojini

Kit netai ne kiboishen ko kimindet noton nelel ne cham kemine en teronik. Kora kimuch keboiie ng'ung'unyek ana koik choton che kaging'aing'ai komengkitun kou bushek kole. Ana kora ketesto kora orek kotoreti kora en chobet ab teronik choto. Kora komi ng'atatek chebo tuga , choton ketestoi sikotoret en beket anan sikoususitu kogaketar kechobe teronik choto. Ye kagetar kechobe kora kinde kobel asisita en yekitar kebel en ma sikokimit anan sikokaranit ko ternik chu koboishen biik ab komostab murot katam nebo Kenya koboishe kogoneren beek ko. Kora keboisien en chobet ab amitwogik kora kotoreti en ibet ana konoret nebo beek.

Uinwek choton che kibunei kenyor logoiwek eng keboisien simet ko netai koo ng'alekab network, ngiro cheu network komii komoswek chemuch komonomee network komie ala komii ngweny ng'alekab network ko kora ngiroo alyetab data cheboisien sicheng'ee tuguk en simet komii barak alyetab data, komi kora komii ngalekab sitimet, koimuch komosta neibunu amun simet kora komoe chachenet komuch komosta nebu chitoo koo tab kobete sitimet anan komomii sitimet konotok kora kokonu koimutik ,kongiroo kora logoiwek cheimuch, cheimuch inyoru en simet koimuch ko logoiwek chemobo iman anaa ngoo mi chorik chechuten eng yoto kora ng'alekab logoiwek cheimuch kobarasta logoiwek choton chemobo iman, ko kit ake ko ngiroo tuguk cheu simoit kora notok anan ko muswoknotetab kasari koimuch kotoretin kora chito inai alyetab tuguk akii ako imuch kora ikombean ak alyetab tuguk cheimuch kebial en duket anan inai beitab tuguk cheale kounee en sang olin noo en orit yu koraa ko noto kora kotoret en ngoraa muswoknotet kotoreti inai logoiwek akobo tuguk kotom ial korong.